E kit ngimana, angéyo jogo mangény. Kachakre kod jopuonj, dakteche, jotelo motelo ne piny, kaachiel koda nyithindo ma wan bende wasomo godo e skundwa mar mbalariany. Kata kamano jogo mangéyo duto konya kod paro, pile koda pile. Kaachiel, kendo gimiya paro, kaka dakteche, konya kod paro kaka anayalo bedo, kaka anyalo dago ngima maber maonge tuo moramora moimo ngimana. Jogo kaka jopuonje, konya kod paro, kendo gingádona rieko, kaka anyalo somo, kendo kaka anyalo yudo puonj maber, kod rieko manyalo bedo godo. Kendo kaka anyalo timo gogo duto maber, e yoo makare. Jogo ma gin jotelo, konya e kit ngimana, kaka anyalo dago ngima maber, oko mar aluorawa, ka aluwo chik e yoo mowinjore. Jogo machalo kaka jonyuol bende, gikonya pile kod pile, kagimiya, kagimiya omuom ma anyalo ritora godo, kendo anyalo nyiewo gigo ma adwaro, kaka an kod thuolo mar

Olemoni konyowa e yore mangény ahinya. Kendo kwangíyo gigo ma okonyo, chalo kaka, okonyo wa e del, kendo okonyowa mondo wabed kod ngima makare e kit ngimawa. Namba achiel, kata mokwongo, okonyowa mondo wageng' twoche mag adundo, ma wanyalo bedo godo. Namba ariyo, okonyowa mondo wageng' twoche machalo kaka Kansa. Kendo okonyowa mondo wabed gi choke motegno, e kit ngimawa. Kata mondo chokewa obed ka, makare. Kendo olemoni konyowa mondo wan kaka dhano, wabed , kendo wanyal gengó twoche machalo kaka Kansa e kit ngimawa, kendo ogengónwa tuoche machalo kaka gwecho mar remo man malo. Kendo olemoni, wanyalo tiyo kode, engimawa, mondo ogeng'nwa, kata wanyalo tiyo kode mondo omiwa gino ma iluongoni fibre. Kendo olemoni, wanyalo tiyo kode, nikech en kod vitamin mangény ma onyalo konyo wa godo e kit ngimawa.

Mae en fulu. Fulu en gino maber ahinya e ngíma mar dhano. Kendo fulu iyudo kogol e nam. Kendo iywaye kaka ama iluwe kaka rech. Fulu inyalo tii godo e yore mopogore opogore, machalo kaka fulu mokwongo inyalo lose e yo mopogore opogore mondo eka oti kode. Fulu inyalo tii godo kaka chiemo, kendo wanyalo tiyo kode kaka dhano, yo no mar migago, kata yo no mar chiemo. Mar ariyo, fulu inyalo los kendo e yore mopogore opogore, kata ka pok watiyo kode kaka chiemo. Inyalo wangé kod moo, mondo obed motwoo, mondo kik okethre piyo. Inyalo wang', inyalo moye kendo e chieng', mondo obed motwoo, mano bende kik okethre piyo. Inyalo tii kod chumvi, kirite godo mondo kik okethre, kendo mano mar adek. Kendo mar ang'wen, inyalo rewe kata ka pok oti kode kaka chiemo. Koro magi duto gin ber ma wayudo ka watiyo kod fulu. Kamano. En gino ma

Mae en obuolo. Obuolo inyalo ti godo eyore mang'eny. Kaachiel kod gigo mopogore opogore. Obuolo yudore e aluorawa kendo nyadimang'eny obuolo iyudo endalo ma koth thoro bedo mang'eny e aluora magwa. Obuoloni bende inyalo yud kuonde machalo kaka wi liete ama wi kuonde mag biye ochweyo. Kendo kamano, obuolo inyalo ti godo mondo okonywa kaka dhano. Obuolo wanyalo tiyo godo eyor chiemo kata migago nikech en gino maber ekit ngima dhano. Obuolo wanyalo tiyo godo eyor chiemo, obuolo bende inyalo ti godo kaka chiemo mimiyo gigo machalo kaka gwen. Kwamoyo obuolo motwo kendo wanyalo miyo gwen. Mago duto gin ber mawayudo koa kuom obuoloni. Obuolo bende inyalo ti godo eyore mopogore opogore kaka loso gigo machalo kaka ah, machalo kaka sosi, machalo kaka ah spageti mabe

Koso winjruok en gino mantie kendo mwakale pile kuondewa mag tich mopogore opogore. Koso winjruok nyalo bedo kata inyalo kel gi gigo machalo kaka tiyo gi jo tich eyorno maok owinjore, kata miyogi tich mang'eny seche matin, kata miyogi osara eyo maok owinjore. Ma kidam kidam, kata tiyo kodgi mang'eny kae imiyogi osara mathin maok nyal miyogi bende giyud faida mopogore opogore mamiyo gibedo ka ah gibedo e tich kanyo. Gino ma chal kama wanyalo konyo eyore kaka luongo ng'atno manyalo konyowa, kendo ng'atno mochung' ne ratich jotich, manyalo konyowa kendo nyalo ng'adonua paro kaluwore kod gigo mwakale kaka jotich. Mar ariyo, wanyalo tero gino e court maduong' mondo okinde okonywa kendo miyowa paro mwanyalo bet godo ka kaka gisiro ah ratiro mar jotich. Kendo mogik wanyalo luongo ng'atno ma

Tijni en tich maber ahinya, kendo en tich mar luwo rech. Gigo mwadwaro, kata gigo mitiyo godo e tijni, gin kaka, yie, ma ji idho ka gidhie ei nam. Kendo mar ariyo, wan kod gogni, ma watiyogodo kwaluwo godo rech. Mar adek, en ngae, mwakwangó godo yie. Mar adek, mar ang'wen, en gigo mwaluongo ni boya, kata floater mwanyalo rwako mondo wangeng' kata ka poni kuom hawi marach wamlwar e pii, wanyalo lewo malo mondo oyudwa. Mar abich, en torch mabende wanyalo tiyo godo ka wan ei nam kucho. Mar auchiel, en tanga, machiko nwa yie. Kendo magi duto dwarore ahinya. Kendo ngéyo maduong' monego wabed godo, en ni wan kod gigo mopogore opogore, kaka yembe ma kudho e dier nam, kendo yembegi somoro nyaka wabed kod ngéyo mar somogi. Kendo wanyal bedo kod ngéyo

Mae en rabuon kendo rabuon wayudo koya ei lowo. kwasepidhe tokawo thuolo matin kende maluore gi dweche ang'wen kata adek mondo wachak tiyo kode kaka chiemo. Chieng' mowongo manatimo gini, ma en bulo rabuon. Rabuon chieng' manabulo nochiek kendo nawinjo maber ahinya nikech nomit ,kendo namadho kode chaye. Kendo rabuon ni ne en gino mamit ahinya. Kendo nawinjo kamor nikech pok natemo gima chal kama momiyo rabuon ni ne chiek. To kata kamano, ne owang'a kana mule kendo kanaloke e kendo mondo ochiek e yono mowinjore. Kendo nago koko malich ahinya nikech nawinjo rem kendo nowang'o lweta yono malit ahinya. To rabuon ni en gino mamit kendo en gino ma kichamo, iwinjo kiyieny ahinya kendo iwinjo ka in kod teko ma inyalo tiyo godo kendo inyalo timo godo gigo ma kata tijni, ma inyalo timo pile, okinyi kod otieno. Mano emomiyo rabuon ber.

Ma en tomoko, kata jomoko luonge ni tomoko. Tomoko en olemo mamit ahinya kendo wanyalo tiyo kode nikech en kod viatamin c. Mano ber mokwongo ma tomoko miyowa e kit ngimawa. Wanyalo geng'o kethruok mare e yono mopogore opogore. Namba achiel, kaluwore kod yot ma toke yot godo, tomoko kipono tipono e yono ma ipone to kik olwar piny e lo, nikech kolwar piny e lo tonyalo tore ma okethre. Wanyalo pone kosetegno kendo wakwoge kanyo man kod liet matin nkech bende kochiek ahinya tochako golo kudni. Kapod en e wi yien, wanyalo pone kapok winy ochako chame, nikech winy keto kute kendo kelo tuoche ne tomoko ma ok wanyal tiyo kode kaka chiemo. Wanyalo kane bende e i frij mondo kik okethre kata kwakete e i gino machalo kaka ice manyalo geng'e geng'o...

Magi gin ojende ma hik gi ni e diere. Kendo kang'iyo mbala wang' gi, kendo gichalo jogo man kod mor ahinya. Kendo gin kod ilo malich miwuoro e chunygi. Ariyo, mani e tipo ni orwako ogudu kendo oting'o san man kod ring'o, kendo nikod kuon, kendo alot, kachiel kod soup molos malong'o. Chalo ni giyudo migago kata chiemo e seche machalo kor magi. Achiel orwako ogudu ma rateng' moro orwako ogudu marachar. Kaeto nitiere jogo bende mobet mabor kodgi matin. Kendo chalo ni ng'ato achiel morwako ogudu ma rateng' ni goyo kata kao tipo gi achiel kachiel. Kendo oluongo gi mondo gi ng'ii tipo kata sime ma itiyogodo ah. Gino mar ongw'e yamo ma itiyogodo kuom kao picha ni ama kuom kao tipo machalo kod ma. To nitiere kijana moro ma hike ni makidoro bende aneno kang'iyo gi kokalo kuom yiende moriw oriw kendo en kod gombo ni mondo en bende oyud

Ma en kuon marachar, kendo kuon mar nyabanda marachar kendo aneno ka e dire kanyo en kod alot mar sikuma kendo ong'adne olemo mar ovakado, kendo mantie e bathe kanyo. Ma en chiemo. Chiemoni itiyogodo e sechego ma in kod kech kendo inyalo chame mondo ogolni kech ma in godo seche ma iwinjo ka iyi osaki ahinya. Kendo ma en gino makonyo e kit ngima dhano. Mondo omedi teko mar timo gigo mitimo pile okinyi kata tijen ma godiechieng' tee, kendo kata mago magotieno. Omedo ji teko kendo en kod gigo mokelo e ngima dhano machalo kaka vitamin bende king'iyo sikuma kata king'iyo ovakadoni bende magi gigo duto magikelo e kit ngima dhano. Koro ma nyalo konyi sama in kod kech, inyalo chamogi kendo ginyalo mi bende dendi yud vitamin makende, ma emomiyo gini ber kendo..

Dhano ni kod midhierni mopogore opogore e kit ngimagi, kendo midhierni gi duto king'iyogi duto to gin mana madwaro kony mar omenda. Omenda itiyogodo e yorno mopogore opogore. Kain kod omenda, inyalo nyiewo, inyalo dhi yudo thieth makare ma idwaro. Kain kod omenda inyalo yudo chiemo kendo inyalo nyiewo chiemo e seche gogo mowinjore kendo inyalo chamo gino maidwaro. Kain kod omenda, inyalo terori skul kata inyalo dhi somo yudo rieko e yor somo. Kain kod omenda, inyalonyiewo gigo ma inyalo bedo ka iwuothogodo machalo kaka gari. Kain kod omenda, magi inyalo yawogo kata ohandi moro. To wanyalo yudo midhierni mopogore opogore kawamanyo omendani. To wanyalo konyore kata inyalo konywa ka telo ma otelo ne piny Kenya nyalo miyo jogo sir makende kaka pesa mar ohala. Gisiro thieth mondo wayud thieth maber, gisiro somo mondo wayud somo makare, gisiro yono mar pur kendo wayud.

Pichani kata tiponi oting'o jogo mopogore opogore machalo kaka nyiri kendo gi dichuo ariyo kata chuo ariyo. Nyirigi mani e pichani kata e tiponi chalo kaka jogo magin jopuonjre, kendo dichuo achiel machalo kaka en japuonj mapuonjogi. Siemonigi gino ma iluongo gi dho ngere ni kompiuta kendo chal kagima onyisogi gigo kata gik mani ei gino mailuongo ni kompiutano. Kendo ging'iyo kagitego itgi bende malich, kagitego wang'gi mondo gine gino ma isiemo negi e kompiuta kanyo. Jok moko bende obet katimo gigo mopogore opogore. Aneno ka achiel bende omulo gino ma itiyogodo e chiko kompiuta kata timo gigo manyalotimo koyieni kata ka ing'iyo wang' jowi kata wang' screen mar kompiuta noendo. Aparo kagima gin jopuonjre mochiko itgi.

Mae en gweno manyalo bedo ni othole ama obule kata owang'e kod mo. Aneno ka edir san kanyo bende nitiere mandhari moket kanyo kendo pala kod uma bende mitiyo godo kuom chamo chiemo kata gweno mothol kata mowang' ni bende aneno kaniedire kanyo. Mandharini olos kod nyanya. Olose kod kitungu bende kendo olose kod gino ma iluongo ni dania kaachiel kod hoho. Magi gigo mamit ahinya kendo makelo ladha e chiemo. Kendo king'iyo gwenoni en gima ne o en gino ma oseikore ahinya, eyorno malong'o kendo minyalo ti kode kaka chiemo. Kendo en gima nyiso kata ochalo kagima chwero niji olaw ahinya. Nikech kang'iye malong'o kata kang'iye malong'o to ochwero olawo kendo inyalo bedo gi siso kod gombo mar chame. To inyalo lose kowang'e kod mo kendo inyalo lose kobule kata kothole ekendo kata ong'enge ma inyalo ti kode kilose maber

Mondo iyud gino manyiso ayanga ni in jakenya, ma iluongo ni ID, nyaka idhi ma ikaw fom ma ijaso kata kalatas ma ijaso. Kalatasno nyaka ibed gi gigo machalo kaka oboke mar nyuol mari maoting'o nying mar wuoru kod meru. Bang' ka isebet kod gigi, nyaka ijas obokeni endo kata fomno endo bende manyiso ni gigo duto miketo kanyo ero gin gigo makare. Bang' ka isetimo kamano, to inyalo tero kalatasni e kuonde machalo kaka kachif ka iduokonegi kata itero kamoro miluongo ni huduma center. Bang' kisetero kanyo idok pacho mondo irit mondo olosni opande mari. Opandeni nyalo kawo kinde maromo wige abich nyaka aboro. Kaeto bang'e kiserito tinyalo bedo kidok bang' ndalogo mondo idhi ng'i koseduogo.

Riwruoge mopogore opogore maok o treat kod piny owacho mar Kenya, machalo kaka Amazon, machalo kaka HP Foundation, machalo kaka ah, maket kod mago, bende konyo nyithindo kata eyor somo. To ok kata nyithindo kende, bende konyo oganda mag Kenya, kata mag pinje moko maoko mondo oyudie somo kokalo kuom mbui. Kendo ka idonjo e mbui margi, inyalo yudo somo kata inyalo yudo rieko eyorno mopogore opogore ka isomo gigo ma giketo kanyo. Nitiere puonjruok ma inyalo kawo godo ndalo matin kende. Puonjruok kaachiel kaka inyalo tiyo kata inyalo loso gino ma iluongo ni email. Kendo nitiere puonjruok moko kaka inyalo bet jatelo maber. Puonjruok gi bende konyowa e ngima dhano to nikech magi duto wanyalo tiyo mana kodgi mondo wadongre wawegi kokalo kuom mbui magiketo e puonjruok mopogore opogore gibende.

Mondo iyud form kata kalatas ma puodhi e yo no mar adiera kendo yo no ma ratiro ni in e jago no ma onge kod ketho moramora. Imii go mana kokalo kuom bad migao wa polis kata obila. Kachiel nyaka ibed gi gigo ma dwarore kaka namba ni mar opande, nyaka ibed ka in kod akaont bende mar Ecitizen ma biro konyi timo kata jazo kalatas kata oboke man kod gigo madwarore mondo ibed godo kaka namba ni mar opande, nyingi, bende tipo ni mar opande. Gigo duto nyaka indiki kaluwore gi gika, gi dwaro mar kalatas niendi. Ka isetimo kamano, nyaka ichul pesa moro kata omenda moro matin ma mar mondo omi kalatas ni kata oboke ni onen ni ogolni go piyo piyo e yo mowinjore kata e saa bende mowinjore. Bang' ma, nyaka bende kaw lweti kachiel kod koki, kendo tipo ni bende nyaka kaw. Ka ing'iyo gigo duto e mbui ka be adier in gi ketho moramora.

Mbui mar piny owacho ma Kenya itiyo godo e yore ma opogore opogore kendo en kod ber ma opogore opogore mokonyo kendo mokelo ne jopiny bende. Namba mokuongo en ni iyudo ka gigo machalo kata lendo mag tije iketo e mbui mar, mar piny owacho .Gigo machalo kaka development, kata maendeleo ma osetirmore iketo e bad, e mbui kata kamano mondo jopiny one, kata ka dibed ni en lendo moro ma dibed ni mulo ngima mar jopiny nyaka keti e mbui nogo mondo jopiny bende ogol pachgi kaluore kod dongruok ma inyalo bedo ni Kenya kod aluora mare idwaro timo. Mara, moro bende itiyo kod mbui e yorno mar chiwo duoko ma opogore opgore kaluore kod gigo kata maendeleo ma osetim e kit, e kor gwenge kachiel kod bombe bende samoro bende wanyalo yudo gigo machal kata puonj makende e yor ritruok kaka jopiny

Gwenge gi chalo kaka Nairobi, Kiambu, Kisumu, Meru, Machakos man kod ber ma kata gitimo maber e yo no mar ohala. Gweng' machalo kaka Nairobi timo maber nikech kembe maloso gigo mopogore opogore ma nigi jonyiewo bende jogo madwaro tije gi kata dwaro tiyo kod gigo miloso e kembe mopogore opogore. Kiambu bende nigi thuolo mar bedo e ong'ala mokuongo kata mar ariyo ne gwenge matimo maber ei ohala nikech en kod gigo machalo kaka pur. O tegemea ahinya pur mar gigo machalo kata kaka kaka kaka cham, kendo machalo kaka olembe ma bende giuso kachiel koda giloso godo gigo mopogore opogore. Mago machalo kaka Mombasa bende nigi dho wadh nam chumbi ma bende yuayo jo limbe mang'eny miwuoro kendo kelo pesa ne kata piny owacho mar Kenya.

Ma inyalo timo kokalo kuom mbui mar piny owacho mar eCitizen. Kendo jonyuol nyithindo magombo ni mondo gilok nying gi nyaka donji e mbui mar eCitizen achiel kachiel. Ka gisedonjo e mbui mar eCitizen ni endi, nyaka gine ni gikelo kata giketo e mbui nogo otiko mar nyuol mar nyathini machon. Gin bende nyaka gikel pichni mag kata gikel tipo mag a mag opande mag gi. Min nyathi kendo kod wuon nyathi. Ka en nyathi man ebwol higa ariyo nyaka gine ni giluwo chikni kendo gikelo otiko mar nyuol machon bende. Ka gisekelo magi duto to gitimo gimiluongo gima gijaso fom, manyiso ni gidwa loko nying nyathini kaeto gichulo omenda moro matin ma itimonegi loko makende nying nyathini. Bang' ka gisetimo kamano to girito kuom ndalo moko machuok kende mondo gine ni kaka

Ne achoro ote mara kokalo kuom bad migawo ma idendo gi dho ngere ni National Transport and Safety Authority. Bang' ka nasechoro ote mara e kinde machuok nogo, ne adhi mondo ayud rieko kendo mondo ayud puonj kod tiegruok makende e sikul mar bedo jariembo, kata mar bedo dereva mar riembo gari. Bang'e kanasetieko puonjno bang' ndalo moko machuok, to ne atero gigo machalo kaka picha kata tipo mar ID, opande mara. Bang' kanasetero mago, nachakatero ranyisi mar kuma yae, kaachiel kod oboke mar daktari ma tang'o ni an kod ngima makare. Bang'e kanasejaso kata nasendiko, pong'o kalatas mar ote ni, nachulo pesa moro matin mar neno ni ayudoboke na ni bang' kinde machwok kende kendo e yono mapiyopiyo kaka dwarore. Bang' kanasetimo kamano to narito mana kinde machwok kende, tonadhi kendo mnayudo ote mar dhi kawo.

Mae en mbui mar piny owacho ma iluongo ni eCitizen. eCitizen konyowa e yore mopogore opogore, mokuongo, okonyowa kaka kawo kata choro ote mar kawo otiko ma iluongo ni paspot makonyowa e wuodhewa mopogore opogore machalo kaka dhi epinje maoko. Kendo eCitizen, mbui mar eCitizen konyowa eyudo otiko mar keny. Bende okonyowa eyudo otiko mar ohala, kaka wanyalo choro ote mar yudo otiko mar ohala. Okonyowa bende kaka wanyalo choro ote mar yudo otiko mar duoko osuru mawan godo. Okonyowa bende kaka wanyalo aa yudo mar mar mar bedo dereba. Bende okonyowa kaka wanyalo keto choko moro matin mar ute manengogi odok kendo manengogi nipiny mawanyalo dake. Kendo okonyowa bende kaka yudo otiko mar nyuol mar nyithindo. Magi e ber mawayudo kokalo kuom mbui mar mar pin owacho miluongo ni eCi

Mokwongo ahinya nyaka abolra, kendo ne ni agone mos ahinya kokalo kuom kuom, ah, kuom miye wuoche ma nyalo bedo ni noyiech. Kendo kasebolora kamano to nyaka akwaye ng'uono kendo kagone mos ahinya makende, nikech nok en kuom hero mara. To samoro dipo ka ne oyudo ka wuoche no oyiech bang' kanosechopo dala. Kaeto ka oseyudo kamano mokelo wuoche no, to nyaka awuo kode mondo ane ni amiye wuoche moro. Nkech ka nyaka abol, ka kasebolora mawuoyo kod dwol mamuol kode, onyalo winja kendo onyalo bedo gi paro moro kendo. Koluwore kod wuoyo mawuoyogo kode maber kod bolruok duto mamiye, kaachiel kod luor mamiye kaka janyieo mosebiro mondo ong'iew koda wuor. Kendo nyaka ane ni seche duto ma awuoyo kod jang'iewo, to gino ma chuny jang'iewo dwaro ema nyaka ang'i ni oyudo. Kendo gino maberne ema nyakang'i ni jang'ieo oyudo. Kemndo kamano, eyo.

Mae en tich mar miel kendo mar mor kendo mar miyo ji nyiero. Bende tijni itimo e yore mopogore opogore kalure kod kuonde ma wa ae. Kaka gewng'wa itime yo no mar nyachon kendo itiyo gi gik thumbe machalo kaka bunde, machalo kaka ajawa, machalo kaka orutu kendo machalo kaka nyatiti. Magi duto kelo mor. Sama jogi goyo thum machalo kod mago kendo gimiel kagisungore kowang' ka winyo ma owang' owang' winyo ka gigoyo buomb gi ka dhano. To ji yudo mor makende. Kendo giyudo ilo kokalo kuom gigo magineneo kajogi timo. Kendo kajogi nyiso rieko kendo nyiso gino magingodo ma en ranyisi ni adier ging'eyo gino magitimo kokalo kuom miende gi kendo kokalo kuom kaka gigoyo gikgi mag thum. Kendo magi kelo mor kod budho...

Magi gin opande kata en upande. Upande konyo wa e kit ngima wa kendo en kod nengo malich miwuoro. Upande miyo ing'eyo wa kata ng'ato nyalo ng'eyo wa kong'iyo tipo ma nie picha no. Adier kong'iyo wa bende towacho ni jago ni chalo kagima en ng'at ma ni e opande ni. Opande bende konyo wa kuom yudo sir mopogore opogore kokalo kuom Piny owacho kaka sir mar pesa bende mamiyo jopiny. Opande bende konyowa e yor no mar goyo ombulu. Ka wasekao kura to wadhi goyo ombulu mondo wayier jotelo ma chunywa bende dwaro. Opande bende konyowa kaka wanyalo ng'ere kaka jogo ma gin jopiny mar Kenya. Kendo upande miyo kata fwenyo wa ayanga ni wan wan jo piny mar Kenya adieri. Upande ni kod ber kendo en kod nengo e kind ngima wa kaka jopiny bende, nikech gigo gimoramora itimo kaluwore mana kod upande.